Ore entoki nagira aasa tene wueji naa ormuseregi lenkare ninye etudung'o enk'are amu kajo atwa enk'are eim nedungo naa teilo reyiet lenk'are.

Ore temurua natii naa meng'asi aen torgoso kelaari ake nepuo adaa tong'ata neigerokini Olchokut. Ore tosai enteipa neshukunyie aaponu ang' , amu kiata ilnchampai sapuki neeku meng'asi aen.

Ore enaukoni teneisomi ena siaai naa ingas alo ildarasa le inkiremore paa iyelou aipimu esiaai embolea tenebo onkulupo ppa ipik tendera aitadoki atua impuyai paa ipik enkaina aa kebulu inakata akiti, naa naijo indim aisumie oltungani tiningas arik ldarsa metaa keipang'u eyolo naa neasita.